Koree ntoki nalotu tendamunoto aai tenadol ena toki naa ltungak shi laas computer loiyiuu nepanaa nkoitoi enche enkisuma te technology kelioo ajo keasita ninche entemata amu keitashekita ninche supervisor lenche tenaa sii rmwalimui lunches korre ele room naa Lee computani tanaa sii masaa pookin ee computer ketii mesai naitelekino compute oo nkerra sii naasita mtihani tenaa sii ntemata.

Kore ntokii nalotuu ta ndamunot enia tanadol ana sia naa committe shii tana ltung'ana loitashekita ntokii najee tana mpangilio entokii najee. Etua ltung'ana lotii lkasi naa keetai committe enchee tana sii ltung'ana loasita mkutanoni epang'taa ninchee baye naje era tonobo. Keleo ajo kila ltung'ani naeta ntokii naa mpalai naigerito.

Kore mbai naitishipshoo tenee tanaa tana siai naa kelelek nkinyang'unoto emarashini naamiri teng'oji natuwaa enee keidim kila ltung'ani ainyang'u neinyang'u sii marashi nayeu ninyee kore sii otoki ng'ai bai naa itum te bei nalelek, kore otoki ng'ai naa itum teng'oji nataana atuwaa taoni kuna sapsapukii kemiri telparandani.

Kore ntokii nalotuu te ndamunot ai tanadol ana naa ldewai laapashpasha te sipitali o nkaardasini napiiki shii ninchee o ng'oji supaat nepiiki ninchee poo moroyoo. Keleo ajoo keipimitai kuloo ldewai poo etuumi apiik ng'oji neshaakino.